Mbica-inĩ ĩno, nĩ rĩthiti, ĩrĩa ĩhũthĩkaga ndukainĩ nene ta supermarket i, na mĩkawainĩ mĩnene, nĩũndũ wa mũndũ kũme, kũkũkũ, gũkorwo na rekodi ya indo iria mũndũ agũra, kana maũndũ, kana mbia iria mũndũ ahũthĩra, harĩ gwĩka ũndũ ũrĩa egwĩkaga, na mbicainĩ ĩno, hena rĩthiti, ya, ya mall, ĩrĩa nĩ rĩthiti ĩna, ĩna indo cigana ũna, iria mũndũ ekĩte, no hatirĩ na thogora, nĩ ũndũ, nĩ ĩaronekana gũkorwo he birthday, na arĩa maramĩha, mara, mara, maramĩbanga, no makorwo nĩ marĩhĩte, nĩ marĩhĩire maũndũ mothe, na maranengera andũ kana, arĩa me, metĩirwo, nĩmanengeretwo rĩthiti, kwonania hatirĩ ũndũ mekũrĩha, na, ma, ma, nĩma, nima, nima, nĩmorĩtio gwikinyia, na, makamenyithio atĩ matikũrĩha kĩndũ onakĩ, nĩamũ nĩ igongona rĩa birthday ĩrĩa ana.

Mbica-inĩ ĩno ĩna igongona rirathiĩ na mbere, na nĩ igongona rĩa kambuni kana kambuni ya redcross na nĩ maroneka gũkorwo mena igongona rĩa gũkũngũĩra maĩka mĩrongo ĩtandatũ ya ũruti wa wĩra na andũ arĩa maronekana mbica-inĩ nĩ andũ akenu na nĩ maronekana gũkorwo mena gĩkeno nĩ ũndũ wa gũkũngũĩra mũthenya ũyũ. Na igongona rĩrĩ rĩraharĩrĩrio kana rĩrathiĩ na mbere nja ya wabiici ya ngabana na nĩ ĩronekana gũkorwo ĩ bũrũri-inĩ wa Kenya.